Rĩrĩa mĩmera ya kũhumbĩra tĩĩri yahandwo, nĩĩteithagia kũrigĩrĩria gũthũkangio gwa tĩĩri, tondũ wa mbere, mĩmera ĩyo nĩĩnyitaga tĩĩri wega ũgwo tĩĩri ndũngĩkuo nĩ rũhuho rĩrĩa rwoka rũrĩ rũnene. Oho nĩiteithagia kũrigĩrĩria tĩĩri ndũngĩkuo nĩ maaĩ marĩa maumanaga na mũihũro rĩrĩa kũrĩ na mbura nene. Ningĩ mĩmera ĩyo nĩĩhumbĩraga tĩĩri wega, ũgwo gũteithia kũiga ũigũ wa maaĩ nĩgwo tĩĩri wũige ũgunyu ũrĩa ũteithagĩrĩria gũkũria mĩmera ĩngĩ. Hamwe na ũgwo, mĩmera ĩyo nĩĩnyihagia gũkũra kwa ria, kogwo ona gũteithia kũnyihia wĩra wa kũrĩmĩra mĩmera. Oho rĩrĩa mĩmera ĩyo yabutha, nĩyongagĩrĩra ũnoru wa tĩĩri, na ũgwo gũtuĩka kĩguni kũrĩ mĩmera ĩngĩ ĩrĩa ĩkũhandwo handũ kana tĩĩri-inĩ ũcio.

Nĩgwo gũtigĩrĩra yunibacĩtĩ nĩcianyita mbaru gĩthomo kĩrĩ na ũigananu wa arutwo kuuma ndũrĩrĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, nomatigĩrĩre atĩ nĩmatwara honge cia mathukuru hakuhĩ na aikari mũno arĩa marĩ icagi-inĩ iria cirĩ kũndũ gũtarĩ na ũthii wa nambere, nĩgwo kũnyihia arutwo kuoha ng'endo ndaya gwetha mathomo. Oho, nomararamie gĩthomo kũgerera mĩtambo ya intaneti, nĩgwo gũtigĩrĩra arutwo othe nĩmahota gũkinyĩrwo nĩ mathomo ũndũ ũmwe, ũndũ ũrĩa ũrehaga wũigananu nginya kũrĩ andũ arĩa marĩ na mawathe tondũ nomahote kwamũkĩra mathomo nenda-inĩ marĩ o harĩa marĩ. Ningĩ yunibacĩtĩ nociongerere motungata ta ma gũkua arutwo na nginya kwongerera nyũmba cia gũkomwo cukuru-inĩ, nĩgwo arutwo mahũthĩrio mĩthiĩre harĩ nginya arutwo a kuuma kũraihu.

Nĩ kũrĩ na mathĩna manene makoniĩ gutwarithia na mbere tekinoronjĩ mabũrũri-inĩ marĩa marakũra ta Kenya. Wambere mũno mabũrũri-inĩ maingĩ marĩa marakũra matirĩ na barabara njega ũguo kũritũhia mĩthiĩre ya gũkinyĩria aikari tekinoronjĩ. Ningĩ ũtambia wa thitima na intaneti ndũkinyanĩirio icigo-inĩ imwe mũno ta iria irĩ icagi-inĩ cia thĩ-inĩ mũno indo iria nĩciabata harĩ ũhũthĩri wa tekinoronjĩ. Ningĩ ũhoro wa marĩhi ma gwĩkĩra kana gũtambia intaneti no ũndũ ũngĩ ũkoragwo ũritũhĩire aikari mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ andũ aingĩ matitaũkĩirwo maũndũ ma tekinorojĩ ũguo matiũĩ bata wayo ona kana ũmithio ũrĩa mangĩona kumana nayo na kana hihi no magunĩke nayo.

Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩbango ya ũheani wa irio hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mathĩna ta mang'aragu nĩ yekĩrwo hinya, rĩrĩa thirikari ĩraheana irio, no matigĩrĩre atĩ nĩ mahũthĩra tekinoronjĩ, harĩ kwandĩkithia andũ arĩa marabatara ũteithio, thutha wao gũthũrimwo na kũmenyekana atĩ nĩ marabatara ũteithio, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa marĩ na mathĩna, nĩo magunĩka, na ningĩ gũtirĩ ungumania wonekana, oho, thirikari no ĩhũthĩre mweke ũcio gũthomithia arĩmi ũhoro wĩgiĩ irio iria cikũraga naihenya, na ningĩ, inyitĩrĩre arĩmi anini, na nginya kũmathomithia ũhoro wa ũrĩmi wa gũitĩrĩrria mĩmera maĩ, nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ na ũnyihu wa irio bũrũri-inĩ. Hamwe na ũguo, thirikari no yakee thitoo cia mbarafu, nĩguo kũnyihia gũthũkanga kwa irio, na oho gũthondeka mabarabara, nĩguo gũtigĩrĩra magetha nĩ marakinya thoko-inĩ naihenya, na ũndũ ũyũ, no ũteithie mũno harĩ kũhũrana na ng'aragu bũrũri-inĩ.